Eunore endaa naitobiraki pooki unore amu yiolo eunoto endaa eidim siinche nkishu aanoto olari teneuni enkurma, amu ore enakata naiting' enkurma tolchamba netum siinche.

Amu ore indaikin e asili iidim aishiunyie imoyiaritin kumok, neeku ina oshi pee enarikino neutari iltung'anak lang' peyie eun endaa e asili tenkop nairowua amu iidim aishiunyie imoyiaritin kumok.

Amu, ore empolea naa iimbung' intonat orkeek, ore sii empolea niindim atareto irkeek pee metum imoyoiaritin, niindim sii atareto pee menya kuna kuti ng'uesi oshi naanya irkeek.

Yiolo pee eeta etipat naa yiolo irkeek eyietu enchan, ore lelo keek teneyietu enchan nelotu ina shan neret kuna ena daa metubulu. Ore sii enkae, nisho sii iyiook irkeek lekiang'iyang'yang'are inakata kigira aun enkurma.

Ajo pae nanu ore erishata nanarikono pee eeni ing'uesin naa ramatitae naa ena saa enteipa. Enasaa eshukunye inkishu ang,. Amu inakata metum sii ninche, ajo nanu ena saa enteipa paye ake, enarikino pee kinkenoo, kien ing'uesin naa ramatitae.

amu ina kata king'uraa enahe etii irkurt, amu ore lelo kurt, nemidim aataret, meidim aaishoo, nena pooshok metubulu, tenikiun etii. neeku enarikino pee ing'uraa, ina daa naijo mpoosho eton eitu kiun, pee kipaashare, nena tokitin, nijo lelo kurt, pee eking'uraa enahe kitum edaa.

Yiolo naai ine te nanu akang'as aturr enkiti ululu pee aing'uraa ena yiolo ena terit ele sunyai naa kesidai inkata agira aiko, inkata te eunore aaing'uraa enaa ketii enkiti shalan ilo sunyai amu nakata eeku sidai tinakata eunore, neija naai nanu aiko.

Ajo pae nanu yiolo entoki nalimu eneba eunore oonkaitubulu naa olchamba lai, eneba olchamba amu inkata enaa sapuk ade olchamba naa kumok sininche inkaitubbulu naa tenaa kiti olchamba neku kutik inkaitubulu.

ore eunore oonkuashen naa, ore, ore pee epaashari naa eyieu nche enkare sapuk naa eyieu sii enkop natii enkulukuoni naa ninye naret nena kwashen metubulutu neeku ina oshi nye ina paa ina oitoi enyorr ilairemok

Eeh kanyorraa ajo eeta eunore namiri endaa faida alang' ina daa nauni naitumiyai tiang' amu iyiolo ena daa niun nimirr naa kiindim ninye ayaki enkae faida niindim atabolo olduka, niidim atalaaki inkera school fees niidim sii aigila atopona endaa, neeku ina pee eeta ninye ina unore namiri endaa faida alang' ina daa nauni neitumie tiang'.

Ore pee enyorr iltung'anak loontaoni eunore naitooki endaa naa yiolo enchan iidim ataa menyorr enchan amu meeta ilchmabai sapukin, neeku enyorr ninche ina unore endaa, mee lazima ninche pee eenyu enchan amu etum faida kila saa, etum faida too saai pookin , iidim aatuun enkurma nemirr tina sheto oo ntaoni netum faida ajo nanu ina pee enyorr iltung'anak loontaoni enda alang' ene nchan amu ore enenchan iinyal nena tokitin enye, iinyial nena daikin enye.

Ajo pae nanu yiolo embarakinoto naitayunyieki irpaek tolchamba sapuk naa idung' ore pee idung' nilo aitasheyie tewueji nebo, yiolo pee iidip aitasheyie tewuei nebo nilo aiatayu lelo paek, ore pee iidip aitayu niorr, ore piidip atooro, yiolo nena tokitin oshi orpaek minang'aa, iindip atipika piitum aishoo nkishu inonok minasa, arashu incho ntare, incho pookin toki ake.

ore paa sidai eramatare enkulupuoni tolchampa, inakata pee isho inkaitubulu olchampa, olchampa metubulu esidai, inakata pee misho nkaitubulu olchampa pee idol etii, enkulupuoni naata orkurto, naa ina kata pee misho ebulu olchampa, minosa orkuto. neeku ajo naa ina paa sidai eramatata enkulupuoni tolchampa, nisho sii nkaitubulu metubulu esidai, netum enurma esidai.

Ore paasidai ebukunoto enkare olchampa peyie ore peisaidia eunore tenkop natoyio ,ishoo nkaitubulu olchampa metubulu esidai nemeisho metoito, neisho enkurma metupuku esidai ,Neaku ina paasidai embukokinoto enkare olchamba .

ore enkiboototo oongwesin tolchamba naa etii ene duk yiolo ene dukuya naa ke iko yiolo ene dukuya naa inkar olchamba. ore eniare nipik inkuti tokitin olchamba na na naibooyo ngwesin naa tenedol ingwesin nejo lelde oltungani aitahe tolchamba. ore ene uniajo nanu ina ore enikoni peitasheyieki enkinyialata endaa tolchamba eni eni eni enikari olchamba yiolo sinche lelo airemok neku itasheiki ena siai olchamba esidai.

ake ore embarakinoto naa kidung irpaek nintaheyie yiolo piindip aitaheyie nilo aitau lelo paek nikesu nilo niya enkolong yilo piiya enkolong yiolo nena tokitin orpaek nitung'uayie nincho minosa inkihu.

Ore eningo teniworr olchamba toonkaitubulu naapaasha, ore ene dukuya naa incho ake pee iindip atipika olchamba otarakita, nincho metudung'i ilcherubani yiolo pee edungi kulo cherubani lolchamba ninncho metudung'i enaa iakai, matejo nai iata iakai tomon nipik iakai uni matejo impoosho, nipik inkulie uni matejo irpaek, nipik inkulie uni matejo inkuashen neeku neija naai kijo eninko teniworr olchmaba lino toonkaitubuku naapaasha.

ore ererenata sidai teunore e sorghum, ore ene dukuya, ifaa ore ina kop nyieu niunie ina sorghum ino ifaa pee metii niyye orkiti shani, idung' irkeek pookin, idung'inkuti keek pookin naatii, nifaa pee itur enkiti, niun enkiti toki metaa matejo naaji imitai imiet, imitai imiet eloito enkop, ajo naaji nejia, kake ore ake ninye ane dukuya naa pee ing'as aisafisha o land pookin.

Ore inkaitubulu naapuku oleng tolchamba lai naa ilnyanya, iyiolo paa inyanya naa etii enkulupuoni sidai naitubulu ilnyanya, netii enkare naidip ilolo nyanya etii ekutosha, neaku ebulu nena tokiting' esidai, neaku nene aitubulu naabulu tolchamba lai oleng.

ore reteni leunore ladoolta, ajo nanu enarikino, pee idol, pee iyiolo enkulupuoni naa siddai, nenarikino pee etii empoleya, nenarikino pee iyata irkemben. ajo pae nanu nena, ireteni, ladolita leunore, nenarikino pee iunisho, pee etii enkare naitosha, ina unore ino, nenarikino pee pee,

ore enaiko, ene dukuya, ore enaiko tenagelu inkaitubulu, naa king'uraa ajo kakua, kakua kaitubulu atuuno. tolchampa. pee agelu ajo kakua inaainei. ore enaiko tenagelu inkishu naa tolmishire, nkishu naata ormishire lai ninche agelu.

ore rereni lapik agiraagelu ikaitubulu naa nkatitin amu etii inkai tubulu naa bulu nemebu tengata alameyu , netii naanyor enkata enchan, ore sii engae tokinareren naa engulukuoni tenaa keret enaitubulu tenaa meret.

ore ebarakinoto eunore, omaitayu edaa, ore ene dukuya ang'as ayakikisha ajo, aisafisha ene wueji, olchampa pookin metaa enkulupuoni ake, iyiolo eniare napik empuliya, ore eneuni naun, duo ena kurma naunito, naun duo ena kaitubului naunito, ore ening'uan napik enkare olchampa. ore eneimiet napik irkeek, laisuuya kulo kurt pee menya olchampa lai.

ore entoki nalotu idamunot aainei, enadol ena, ajo nanu enae enkorini, eda orini sapuk, enkotini ena kotini natii ena e nairobi ena naikenekie iltunganka ena esapuk naikenieki pookin.

ore ena naa etiu anaa mppoho. epuku tenkop naheita, enkop natii enkare, mebulu tenkop nemetii enkare. ore ene dukuya iyakikisha ajo, etii enkare ena kop, iyiolo eniare, niyakikisha ajo etii enkulupuoni nanarikinoiyiolo ena enakulukuoni, ning'as aisafisha ena kop pookin metaa metii irkeek. iyiolo eniare, ninko, nipik empuliya, ore eneiuni, nenarikino paa ore naaji, niyieu niunie kuna tokitin, ena kop niunie kuna tokitin neba naai inches isiet mpaka tomon aare. ore eniong'uan niyakiksha naaji ajo, iyiolo, ene wueji ,nigira aunishore, ore etii enkare. nemipik ake enkare sapuk metaa. enkare niyakikisha ajo kidip.

Ore enaiko pee atobir ina, ang'as ake apik olchamba napik impolea napik naun taata impoosho, ore peyie aun impoosho, napik duo nana tokiti nayieuni napik enkare nebulu. Me lasima pee piki olchani.

ore eneikunari ena siai temurua ang'.naa iyolo ene dukuya, eturi abori. ore pee eturi, neyauni ele maiti ang'ore pee eyauni nepuo kulo tunganak aayel, ilayiok lenyenak, aayel tiaji, neyae aji ele maiti, neel ilayiok lenyanak ,neyauni boo nepuonunui neomoni. nitadoikini atua eululu.

Kore ene dukuya, ee enkitanyukoto enarikino naaji pee ipik, ore embolunoto endaa nipik olchampa lino peyie eaku eweji sidai, iyiolo inkaitubulu inonok ipik olchani, nipik pooki toki metaa kiaki endaa sidai. Enarikino peyie iramat iloshamba lino amu inakata ake kiaki endaa.

Ore eng'eno o embaa naa irmishiriak, ore eng'eno nayieu naa irmishiriak nenarikino paata ormishiere lai nanu openy' paa ayiolou enaa kengiteng' ai ena arashu mee enkiteng' ai.

ore naaji eduata ai tenaa orkereti loo damunot, naa ina kata esidai amu iyau, amu etiolo ina kata damunot aainei ajo kainyoo egira aasa, nemeitushul isiatin, intokitin, nemaitushulushul, amu enaata ildakitarini, kumok. nemamaret naaa ina. kake ore olkitari obo eyiolou ajo kakua nyamalitin agira aimaa.

ore enaiko tenaitobir ena ang'as ayakikisha ajo keisidai olchampa, metii ntokitinpookin, metii irkeek, nadung' irkeek pookinlotii atua olchampa. ore eniare napik empuliya, ore eneiuni napik, nayakiksha ajo sidai enkare, teine wueji. napik taata nena aitubulu ainei irkeek.

Ore eninko oltung'ani peyie isum ena siai naa iusin ake ing'oru. ning'oru sii oltung'ani niyiolo ajo eyiolo enasiai esidai nilo mikintengena amu inakata sii iyie itum engeno niyiolounye ena siai.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, ajo paye nanu naa impoosho. ajo nanu impoosho.

Ojo pae nanu ore entonki nagira aasa teneweji naa enapakata naa intoiwuo naagira aitengen intoyie naatubulutua, naata ilkuti arin naagira aas esiai. etiu anaa kegira aitengen intoyie enye.

Ajito pae nanu ore enetipat paas ena baye inakata ayioloi ashu katumito faida ashu matumito faida. Nayiolou faida nagira atum to lapa, nayiolou tenakegira faida ai alo ashu kegira aimin. Ajo ina enetipat paas ena bae.

Ajo pae wore embaye naitiship tena siai, sidai ena baye naleng' amu egira; miigil lelo kuuon aatum esumash, eretito ilo sikiria lelo kuon pee miigil aanauru.

ee adamu enkolong' nataasa ena siai. ore ena siai adamu ajo ataasa apa te kitisho ai, ataasa apa te kitisho ai ena siai. naa iyiolo sababu pee ataasa ena siai, isaitin enkitisho naa diii ake nena. neeku lasima ake pee aas siatin ekitisho ai apake.

Ajo pae, ore tenkigurata ai naa ilmapera iyiolo ilmapera, eyieu enkop natoyio, ee aja pae nanu neija, megelu ninche ajo kajin eunore, mee lasima pee enkop natoyio, meenkop natii enkare. Megelu ninche ajo kaa kop.

Ore embae naitirish tena siai, naa ekirnyanye ena toki. neitibir ninye entoki namooki alotie. Ore ninye olmoilaa eingangane apa ometaa neija etiu, neaku anaa naaji matejo egirai ajoki iyiok pee kingangana sii iyiok neija.